An gima biro e pacha ka aneno ranyisi mantiere e picha gi, aneno, okebe moro majariemb apiko, odhi e odundu mar mo, ma be idendo ni petrol station. Odhi mondo omi okawie mo. Ja apiko ni en ng'ama nigi nengo ahinya nikech okonyo ji mondo omi ochop kama dwaro e sa mowinjore, ndalo duto.

ma en kar tugo kata kar osuoyo mar nyithindo matindo chakre johigni achiel nyaka aboro. to ahero tijni e kaka ngama japuonj, nikech omiyo nyithindo maitero kuonde mag tugo gi eki paro gi yawore. kendo ma en yo achiel ma nyalo miyo giher skul kata kuonde tiegruok miterogi e kapod gitindo. to ma e be miyo japuony bedo kod thuolo m ayot ahinya mag bedo gi nytihindo gi e aluora moro amora mar somo nikech ong'eyo ni nyithindo gi biro hero somo nikech ka gibiro kar somo to gibiro yudo thuolo mar dhi tugo.

ber mang'eny nitiere ma iyudo kuom pith mag gweno. Achiel kuom gi en ni gweno en winyo manywolo tong' to tong'g gwono inyalo usi ma iyud pesa. to kendo tong' gweno bende en chiemo ma ji mangeny ogeno kuome ahinya. Gweno wuon inyalo uso ma iyud pesa, to kiweyo mago, losruok gweno iting'o kendo iolo e puodho kuond mi pidhe cham, kendo kuonedgo cham timoe maber moloyo.

Gima biro e pacha ka eneno tijni, ma en puodho mar olemo mar mananas kendo idoye gi ji mang'eny. Olemo mar mananas en olemo maber ahinya kendo e chirni mang'eny e pacho kata e thurwa ka iuse, kendo ji mangeny bende ohere kaluwore gi kaka omit. To bende ober kod nyithindo madongo kachiel gi jotuo man tiere eut thieth mopogore opogore.

Ma en tich mar lupo. Tich mar lupo, itiye gi gige tich machalo kaka yie. Kendo ng'ato nyalo tiyo gi olou mantie kod tol ma onyalo mako go rech seche ma otimo lupo. Kendo ng'ato bende nyalo bedo gi tanga, nyalo tiyo kod tanga seche ma igoo yiei mondo odhi ogow e dho nam oko kata e dhoo pii. Tanga konyo e yore mang'eny ma achiel kuomgi en mondo mi iyud ndara maber ma inyalo luwo ka intiere e pii kendo okonyo seche ma apaka ng'eny e pii mondo kik yiei nim.

Kaendi chalo kar keno kata dero , dero mar kano yedhe ma opogoreopogore. Yedhe manyalo bedo mag thiedho dhano kendo ginyalo bedo ,onyalo bedo kar keno mag yedhe mang'eny ka pok ogolgi mondo otergi kuonde thieth ma opogoreopogore .Onyalo bedo kar keno ma ka yedhe oor kata kowuok e sirkal ma malo kabiro e sirkal mapiny, to ka ema gikwongo donje mokwongo. Ka gidonjo ka, to igologi ikanogi karito mondo nonro margi okaw malong'o, kaito bang'e igologi ka gidhi kuonde thieth mopogoreopogore. Onyalo bedo e county kata onyalo bedo e sub county, bende onyalo bedo e osiptende mopogoreopogore e pacho kae.

E ndalo moko maokalo chien, kajaklas ang'wen wuonwa nomaka kendo nogoya marach ahinya. Omiyo nabedo kod chandruok mar wuotho to kata kamano nayudo jolony kokalo e lwet jatend skul manasome manomiyo ayudo thuolo mahocho makende mondomi chunya ne onyal yudo kwe e yo makende manenyalo miyo adhi mbele kod somo mara e skul mane nyalo miyo kikabed koda aginga gi janyuol mawuonwa manonyuola.